ketii osupuko le mau wore ele supuko le mau na keret oleng amu kegira aipreserve enkare egira sii areet oleng iltuganak lina area tonkariak nitayu ndaikin netii sii ake sininye osupuko le cherangany negira sinye aisaidia iltung'anak otondaiki naitayu ilo supuko

Kekiyata osupuko le Mount Kenya, ore ele supuko le Mount Kenya naa keeta temperatures nairobi naa kenyorr inkishu oleng' ekule naa ke kenyorr sii olmajani. Nekiyata naa sii ninye osupuko le Rift Valley naa keuni sii ninye teinaalo olmajani, neuni coffee, kahawa neeku kesidai ake sii ninye amu kosupuko losha. Nikiyata naake sii ninye osupuko le Aberdare olikae naa keeta osero sapuk loilisha nkishu naa ke keirobi oleng'.

kore taa nincho inkishu metadari openy na keeta freedom keeta freedom nenya entoki nayieu nindim atok enkare tesaa nayieu netumoki anoto freely meeta meti entoki naibokito na ketum olkujita pooki loyieu alangu inkishu naikenero amu ore inkishu naikenero nishoki limited mepuo saidi eweuji fulani eweuji ake nabanji ebaya neshukokino na iyie si naipimaki olkujita lincho nebaiki na nemeraposh.

Kore baada olapa obo naake kelotu oldakitari lo nkishu aing'uraa inkishu ainei, naake kesidai amu kelotu aing'uraa neyolou nkishu namoyiaa nisho olchani naake keyolou sii nkishu naanutaro, kore sii nkishu nekiliki ake shida yeyote yeyote naata naa nkishu inonok piitumoki naa atayiolo.

Ketum inkishu oleng' errirri, ahe ketum ake sii ninye naa oltikana naa ke ore kuna moyiaritn netum naa ake sii enkeeya oolukuny, etum naake enkeeya oolukuny naaku tenisioki naa adol nena tokitin naa ke isioki aibooyo nisioki naa aisho olchani sidai naa aipotu oldaktari lino peelotu naa aing'uraa peemisidia.

Ketareto oleng amu ore nedukuya naake kemirr iltung'anak lolo sinkirr, korenemirr lolo sinkirr naake ketum iropiani, korenkai kore sinkirr neendaa, ketumoki sii iltung'anak aikuna ateyierr lolo sinkirr neaku korenayi entoki naifaa serkali peeas naake pee eisaidia naa iltung'anak aitobirr kuna tokitin naaji fish ponds, teneitobiri kuna fish ponds peeku kumo netumoki naa siine isinkirr opuku tenkop neeku naa kekumok oleng.

Peekiyakikisha naa ajo kore oloing'oni tiatua nkishu inonok naa olekienyeji, nimintushul sii nkishu inonok peeku egira kuldo kulie oing'ok lookunda kulie kishu aitiamaki nkishu inonok. Neeku impanga naake nkishu inonok esidai, naa ketumoki naake nkishu e kienyeji aatoponari tenkop.

Keiraisisho oleng' amu ketaa tene asaarr kwa mfano entoki te nairobi naaku eeh ore noo mutandao naa aisaidi oleng amu kepukuu araka. Naa keipostii ore naa pee eipostii ore itung'anak pooki loigiraa aitumia mutandao naa eitumooki naa atodool enia ntokii te urahiisi etewueni epoo wueji yeyoote te e simu enye ake e nkaiina.

Peemoki naa oltung'ani aibelekeny indaiki naunito, eniun taata tenakata irpaek ore tenda nkae rishata nalotu niun imboosho. Ore e nkae naake water management enkare, ore enkare kwa mfano enesha echan sapuk niata iltankii linonok lipik enkare piiiwoku ina are pee tenelotu olameyu netumoki naa olchamba lino ataa ipik enkare. Ore enkae piing'uraa naa enkulukoni piimoki aipim PH enkulukoni ino piiyolou anashu nipon embolea ena polea o nkishu nimoki apon.

Kekiyata Maasai Zebu nikiyata naa sii ninche nkulie kishu ake naaji Sahiwal, naa ore kuna naaji Sahiwal naa keisaidia oleng' amu keeta kule. Ore naa sii ninche kunda kulie naaji Maasai Zebu naa keisidan amu keidim aima nkuapin oolameitin naa ke mening' sii moyiaritin te haraka. Ore tenda nkai shoto oonkineji kekiyata sii ninche Gala Goats naa eidim sii ninche aiadapta omaisha yoyote olameyu omoyiaritin.

keeta iltung'anak kumok ilaleta, iwuoitin naa kore tenesha naake ikeni pee mishori inkishu anashe ntare metijing'a pee eyanyu naa ore tenkata olameyu nee inakata naa ishori inkishu. Netii ake siinje impakaani naajing' inkariak, kore tenkata olari nemishori inkishu anashe ntare metijing'a o nguesi pookin pee enelotu olameyu naa inakata naa etumoki aiserva iltung'anak pookin.

Keikumok inyamalitin naimaa elelero oleng' amu kore elelero sapuk neng'orr naa meeta esiai, kore meeta esiai naa enepuo sii intafiuni naa keton sii meeta experience ahe ena nikijo mazoeano weisia. Kore enkumoi enye kejito ake eidpa sukuulini neeku kake eikumok sii ilemeeta siaitin.

Keji uchunguzi wa saratani anahe eji te kingereza cancer screening kake, itegemea sii kaa kansa eeta oltung'ani, enee kansa yeyote duo niyata naa nye naa kimpimi naa pee eyolouni ajo kaa kansa boi nabo ina.

naa pee eishori olchani vaccination, pee eudokini lelo keek, pee eibooyo naa. ore enkae naa proper nutrition. neing'uraa entoki nainosuta inkishu inonok, pee iyiolou naa peeku naa eneeta ewueji toronok nainosita, nimooki aibooyo. naa ketii naake sii ninye enkae naji tick and parasite control piitumoki naake siinince aibooi lelo tokitin pee mitoki naa aikut tiatua nkishu oleng.

Pee ihakikisha iltung'anak ajo ore ene dukuya, kore enkare naokitoi te murrua naake safi meeta olchafu yeyote amu inakata naa memueyu iltung'anak anashe inakata eeku meti naa shida, yeyote napuku tiatua ina murrua. kore enkae, naake piikakisha sii iltung'anak ajo keeta entoki naji proper sanitation, keeta iltung'anak naa te murrua inchooi, neeta ntokitin sidan naake kitaretoo naa peebik bayotisho tenkop.

Keyioloti ole'ng' Masai Mara amu kore ene dukuya, keeta Masai Mara ng'uesi pookin, ketii ilowuarak, ketii irmeutin, ketii kila aina o ng'uesi. Ore si enkae naake eta enoshi toki naji wild beast migration loim alang' naa apuo enda shoto e Tanzania e Serenketi, neeku nye enkae naisababisha pee yioloti. Kore Lamu naake kesidai oleng' amu ketii orbahari neeku kirowua inakop netaa naa nena iwuetii naiguranyieki natii inkariak neeku keyioloti oleng'.

Kore enaiposha sapuk te Kenya, tolosho le Kenya, naa enaiposha e Turkana. Kore enaiposha e Turkana naa ketumi tidia, tolpolosie naa le Turkana nikijo North Kenya, teidia shumata tenkalo Ethiopia.

Kake etonyorra naa iltung'anak le siku izi entoki naji modernization. Ore naa lapa sinkolioitin leapa, na ilapa na lorrep irmaasai mila enye. Neeku ketonyorra kulo tung'anak le siku izi ,intokiting' ng'ejuko. Kwa mfano ,kenyor isinkolioitin laata vidoni sidan, naata quality sidai, alang' naa ilapa le musana. Na ketonyorra si sinkolioitin loota beats sidan, loota ake naa oranyare sidai.

kaa ake kisumate enkumoi, ore pee isumi enkumoi naa kepuo aatum ena toki naji western lifestyle, niteru taata aajing enkumoi enye anaa lashumpa, neeku kedooldta taa ntokitin ye apa emusana, anaa kimakua naa ina pee idolta ajo ore enkumoi eenye meekure kesujita naleng orkereti ee musana.

Kenkoitoi sidai oleng' amu ketaa saai kore enkumoi oltung'anak, naake kegira aitumia ormutandao. Etaa kore naa ena lelero pooki nabulu nemekure inye ing'or enkumoi enye Tv. Etaa enkumoi enye iltung'anak loo simui metaa enepuku habari yeyote, naa ketum ake too simui enye.

Kesidai amu iakikisha ajo memueyiaa olorere naake metii oltung'ani loota imueyian yeyote naidim naa ashu irkulie tung'anak anashe ena nikijo aitransmatiaki irkuliek tung'anak emueyian naake kesidai naake amu keaku bioto enkop pookin, kebiot inkishu naa kebiot naake sininye iltung'anak.

Kesidai pii amu indim naaji oltung'ani ayau entopik important naa kepuonu iltung'anak mbalimbali ahe iltung'anak tofauti tofautu nipuonunu aibirribirr ina baa niimakiki naa itumokiki naake anoto conclusion ahe indimidimi aanoto solution naa woina toki ninkilikuanua.

Kesapuk oleng' amu, koree naa kwa mufano enaa entiifii nijo Citizen nagira aitangasa naa entoki naijo ina tolmutandao, naa entoki verified, entoki naa ke iyakikisha, mee ake propaganda ake duo egira aimie enkop. Entoki nayakikishaki ajo ketaase naa ina naa peetabawua Olmutandao.

Indim ake naa ainotie ormutandao kidim niriuni naa anashe indim naake aigogulo naake kisaidia oleng'. Keeta ereteto sapuk amu me lasima pee ilo aikilikuan ormalimui mekifundisha anashe mekinjoo notes, neeku keret oleng' iltung'anak kumok.

Keeta enkumoyu enye inkompyutani toosukulini ashu keeta ilaptopi enye. Neeku teniyata naa kekindimi naake airriwaki ashu indimidimi ataasa enoshi naji discussion naa te soom ahe te tine naake tolmutandao. Naa keilepunye enkarriano oleng' amu iyas oltung'ani akinyi igira aas research ino pole pole neeku keitobiraki oleng'.

Enitii ewoji naai neeta entoki niasita nekisumbua naa oleng' amu eeta intokiting kumok nemiidim ataasa amu mebolo naa olaini. Neeku enidamu ewueji nitipika kadi ino naa ing'ira ainyang'u ilo aini, eti oshi enkinyi kadi naotu naake eti naa intokiti naaji ''PUK'' natii ine nee iniltu naa nipik naa nena PUK niiltu naa apik ing'ulie PIN taata nidamu esidai anashe indim ake aitumiai naa enkai simu olikai tung'ani nipik naake ID number inonok, niitish naae PUK tinang'ai simu nekiriwakini.

Kataasishore oleng' naake kajo kesidai. Sidai tonkoitoi kumok oleng' amu ore nai oltung'ani olakua enaake eti nai oltung'ani ene taa Kajiado tene, netii naa sukuul ino anashe eti ormalimui lino Nairobi, naake indimidimi naake aicommunicator esidai, nisoma ake esidai nitiu ake naa oloshi tung'ani loshomo darasa live live miatata ake tofauti.

Kenkoitoi e vidio esidai naake sidai naa enkoitoi e vidio amu, inakata naa etumoki oltung'ani atadua esidai netumoki naa ainoto description esidai naake kitaduakini sii esidai netum ake naa tenkoitoi sidai metaa ake edolita toonkonyek enyenak pokitare.

Keret oleng' naa kisaidia naa iltung'anak amu itumoki naa oltung'ani ataasa intokitin te enkoito nalelek eton naake aa ormutandao ake ijing' ning'oruina toki nitumoki ataasa te uraisi migira naa alo aing'oru enkoitoi naado.

Iyakikisha naa ajo iseefo ina fidio toowuejitin kumok peemetumoki aimina. Naa kiyakikisha sii ake ajo ore ina fidio naa keeta high quality visuals naa ke clear sii oleng' metaa kedol iltung'anak esidai. Ore sii tina fidio naa kelimu ostori sidai naa lemesioki aaku outdated naake aitumia content naa wenkoitoi sidai nemesioki naa iltung'anak aiboeka teina oitoi.